Magi gin nyamrerwa kata lakteche matiyo e osiptende mayudore e kor gwenge. Thothgi, githoro ga yudore mana e kor gwenge kanyo ema gichiwe thieth matindotindo ne jomodak e kor gweng'. Ka ing'iyogi ineno ka kila ng'ato orwako jaket. Jaket mantiere gi rangi mare en rangi achiel. Ka ing'yo ng'egi , ineno ka girwako, bege e ng'egi giting'o e ng'egi kanyo, bege ma rokwere. Koro, miyo ibedo gi yot mar neno ni kiseneno ka, orwako law ma malo ma rambulu, to orwako jaket, to oting'o bag e ng'eye, ineni ni mano en bag ma oting'o sindan, oting'o yath, oting'o pamba magitiyo godo e kinde ma gichiwo chanjo mar polio ne nyithindo matindo. Ka ingi'yo lwete gi be ineno ka giting'o sim mar ong'we yamo ma idiyo wang'e. Ma en sim ma gitiyo godo e kaw, kwan nyithindo ma gimiyo chanjo. Koro kila ng'ato, nitiere gi sime e lwete, ma kosemiyo nyithindo chanjo, tang' odhi obedo piny tokwano ni nyithindo adi, momiyo chanjo nikech odhiyudo gi e mbui mare kodonjo

Ma en kar puko taka gi yugi. Opukgi ma gibimbore kendo gibedo mang'eny. To koth maduong' bende obiro ochwe. Oula omol, mo oula omol gi taka gi kendo oywerogi, to pini odhi ogudore kamoro achiel kamochokore. Ineno koringo to kata obedo ni oringo kamano ok odhi, nitiere kaka ogudore gi e chunye kae. To rawera ma bende matin be oguom ei pii kae. King'iyo kaka orwakore lewni morwako, orwako lewni mok nyal geng'o ne ng'ato koyo. Tiende, en gi tiende nono oonge gi wuor e tiende. Tochoko chupni ma mondo odhi otug godo, pii bende motuge, en pii molil. Yiende ni e yie kaye, kudhni nitiere eyie kaye, chogo kaye mag chupni motore, manyalo kata chuoyo tiende ma inye. Koro ineno ka magi achiel kuom midhiero ma jo piny, gikelo ne gikelore ne gin giwuon. Ineno ka koro kaka pini obumbore kaeni gi, yugi bende opong' e iye kamaye. Magi e kaka tuoche landore, kendo nyalo dhi nyake alwora ma jii odake mamak nyithindo ma migi tuoche

Achiel kuom gigo man gi nengo e pichani en lakteche ma orwako kabude ma rochere, to moko be ineno ka ok orwako kabude. Magi lateche mantiere gi lony, e konyo jogo matemo wuok e ngima mar e ngima mar tiyo gi yedhi mamero jii. Obed kong'o, obed nyasore, obed ndawa, obed njaga. Koro gin gi lakteche mantiere gi lony ma koneno tong'eni in, itemo weyo, itemo weyo ngima machal kamae totami. Koro ong'e kaka obro hoyi, oywayi mokeli machiegni momiyi wiyi kata pachi owil gigi ngima ma nyocha nidago chon michak ngima manyien. Machielo kama gichung'e, ineno ka en ot moger majaber kendo ogere eyo ma nyasani. Dirisni gin mag kio, mae nyisi ni jogo, matemo mondo owe ngima machon mar math mar mer totamogi ka gibiro ka, nitiere ot maber maginyalo bede, ginyalo dake, ma kachieng' moro ochopo sama gidok pacho to wigi owil gi ngimagi machon, kendo gichako ngimagi manyien

Tich mar tingo' ting' jomamine mapek kata mayach oselokore ese lokore e aluorana kuom thuolo mang; eny sani nikech lony tinde obiro e yono ma nyasani .Sani inyalo yudo ka nitiere nyaka nyamrerwa e kor gweng'e ma giwuotho kendo gikao kwan mina mapek kagisekao to gichoko gi kamorachiel tiloso ne gi dhulo ma ibiro tipuonjo gi weche monego gitim chiemo monego gicham , kaka onego girwakre ,gikmigonego bed ni gitimo ,koro ng'ato kata ka nyadhi dong'o to ng'eyo ni an ating'o koro ng'ato ka nyathi dong'o to ongeyo ni an ating'o nyathi ma nyako an ating'o nyathi ma wuoy kendo nyathinani mondomi odong' maber onego acham chiemo ni, mondo mi ijni atinge maber ok onego bed ni atimo gima chal kamae koro iyudo ka lony ma nyasani miyo dhano kata pok inyuolo nyathini tisengeyo ni inyuolo nyathi ma nyako ingeni idhi nyuolo nyathi ma wuoyi isengeni itingi nyithindo ariyo ok kaka chon ma nirito sana ma inyuol ekineno ni inyuolo nyathi ma nyako kata intuolo nyathi ma wuoyi.

Mae en nyamburko e kodo mar ambiulens. Ambiulens en nyamburko maitiyo godo ne jogo moyudo masira., to jogo kendo kendo gidwaro kony ma apoya kata kony mapiyo. Koro inyalo yudo ka ng'ato oyudo masira ni otho e pi kata oinyore e pi, ng'ato oyudo masira ni oyu oinyore ei apaya ng'ato oyudo masira ni mach omuoch eode owang'. Koro ineno ka kaemach omuoch kendo mach wang'. Koro ambiulens osebiro kae odwa kawo jogo moinyore mondo oring oter osiptal to kapok otere osiptal, gima omiyo iwacho ni ochiwo kony kata thieth mapiyo kata mobiro apoya. Eiye kae en osiptal. Nitiere yath, nitire kitanda nitie gimoro amora. Koro kapok okawo jatuo m,otero e osiptal, to gikuongo gitimone thieth mapiyo piyo. iyueye, karemo owuok iyueye,. Igolo remogo iluoke maler, ma kikawe itere e osiptal to gisetimo nitiere tich magisetimo ma lakteche madhi kanyo kawo koro ting' ok tim ting' ok tim tich mang'eny.